Mbathi ciĩkuo mwanya mwanya, kũringana na ũrĩa ciigana. Nĩkũrĩ mbathi cia andũ othe, cia mũigana wa andũ mĩrongo ĩtano, nĩkũrĩ mbathi cia andũ othe, cia mũigana wa andũ mĩrongo ĩtandatũ na nĩkurĩ mbathi cia andũ othe cia mũigana wa mĩrongo mũgwanja. Ndanatwarithia mbathi, na nĩ maũndũ maingĩ mũno ndahĩtũkĩire, mamwe ma kũmenyithia, kana kũnduta maũndũ maingĩ mũno marĩa itoĩ ũhoro wa mbathi.

Maũndũ marĩa ndĩrona haha nĩ ũkũria wa mĩtĩ ya kũiga marĩa matũrigicĩirie, makorwo magĩikara wega. Wa keerĩ, nĩ ũkũria wa thaara kana thaara ũrĩa ũrĩagwo nĩ ng'ombe, kana thaara ũrĩa wa kũhe mahiũ. Wa gatatũ, nĩ ũkũria wa marigũ marĩa marĩagwo nĩ andũ. Wa kana, nĩ ũkũria wa mbembe iria irĩagwo nĩ andũ. Wa kana, nĩ ũkũria wa waru kana ũkũria wa waru iria ikoragwo ikĩrĩo nĩ andũ.

Maũndũ marĩa makoragwo mekĩtwo kana mekĩrĩtwo iharo-inĩ cia ndege, cia Kenya nĩgwo kũgacĩria ũgitĩri wa thĩ, nĩ hamwe na, borithi, gũkorwo ikĩrũgama ngĩti-inĩ, kana gũkorwo ikĩrũgama mũrango-inĩ wa kũingĩra iharo-inĩ cia ndege, nĩguo gũkorwo magĩkagua kana gũthũrima athii, arĩa marauma kana, kũingĩra nja wa bũrũri, kana kũingra thĩiniĩ wa bũrũri. Wa kerĩ, nĩ iharo-inĩ citu cia ndege cia gũkũ Kenya, gũkorwo cigitĩirwo kana gũkorwo, cirigĩirwo na rũgiri, nĩguo gũkorwo igĩkĩiga ũgitĩrĩ harĩa arĩa marathiĩ kana kuma thĩiniĩ wa Kenya.

Mabũrũri marĩa moĩkaine na ũkuui wa ngamĩra iria-inĩ ni hamwe na mabũrũri marĩa marĩ gĩtaro-inĩ kĩa Afrika, kana marĩa marĩ gĩtaro-inĩ kĩa Afrika kĩa mũhuro wa Ithũĩro rĩa riua. Mabũrũri macio ni hamwe na Moroko, kana Misiri. Mabũrũri mangĩ marĩa moĩkaine na ũkui wa ngamĩra iria-inĩ ni marĩa marĩ gĩtaro-inĩ kĩa Afrika ya Irathĩro na nĩmo Kenya na Cumarĩ.

Macini ya gũcinĩrĩra, gũcinĩrĩra cuma nĩ hũthagĩra thitima kũringana na mũigana wa thitima kana gĩkĩro gĩa thitima kĩrĩa gĩkoragwo kĩa ndĩkĩirwo igoti, macini ĩno kana maũndũ marĩa mũndũ akoragwo akĩrora rĩrĩa ũragũra macini ĩno nĩ hamwe na ũnene wayo nĩ hamwe na ũruti wa wĩra kana ũria macini ĩno ĩgũkorwo ĩkĩruta wĩra kana kũringana na mawĩra marĩa kana kĩrĩa mũndũ angĩkorwo agĩcinĩrĩra.

Mawega marĩa maumanaga na kũgũra indo cia kũrĩa ndũka-inĩ nĩ atĩ, mũndũ nĩ akoragwo na mwĩhoko, na mũndũ nĩakoragwo na ũũma atĩ indo cia kũrĩa cia kũgũra nduka-inĩ nĩ ikoragwo irĩ theru nĩũndũ wa kuohwo ũrĩa ikoragwo ciohetwo na ikaigwo mũigĩre mwega nĩguo cigũkorwo cikĩrĩo, ũkĩringithania na indo cia thoko, iria cikoragwo ciigĩtwo nja nĩguo kwendio. Halafu indo cia nduka-inĩ ũkĩringithania na indo cia kũgũra thoko-inĩ ya nja, indo cia thoko-inĩ nĩ ikoragwo na mbei ĩ igũrũ gũkĩra indo cia kũgũra nduka-inĩ.

Ciondo ikoragwo ithondeketwo na ndigi iria ikoragwo irutĩtwo kana igathondekwo kuma ikongo-inĩ. Andũ arĩa makoragwo moĩkaine na gũthondeka ciondo ici, nĩ andũ a mwena wa irathĩro rĩa riũa kana rũrĩrĩ rwa mwena wa irathĩro rĩa riũa, nĩo ikamba. Ikamba nĩmakoragwo moĩkaine mũno harĩ gũthondeka ciondo.

Ihinda rĩrĩa rĩkoragw,o kana ihinda rĩa mwaka, rĩrĩa rĩkoragwo rĩrĩ rĩega makĩria rĩa gũkuo nĩ gatarũ bũrũri-inĩ wa Kenya, nĩ ihinda rĩa maambura kana, ihinda rĩrĩa kwina cerehe. Ihinda rĩu, nĩ rĩrĩa maĩ, gũtakoragwo na mũiyuro wa maĩ, na rĩrĩa gũkoragwo na rĩera rĩhoreru. Mbeca iria irĩhagwo nĩ gũkuo nĩ gatarũ ithaa rĩmwe bũrũrĩ-inĩ wa Kenya, nĩ mbeca itanyihĩirie mũigana wa ngiri ithatũ.

Ndanageria gũkĩnda njuĩrĩ yakwa, na mũhianĩre ũrĩa nyendete wa gũkĩnda njuĩrĩ kana kũhumba njuĩrĩ kaingĩ nĩ mĩraini. Hũthagĩra ithaa kana mũigana wa mathaa merĩ nĩguo gũkorwo ngĩkĩnda njuĩrĩ yakwa ĩhanĩre wega, kana ngahũthĩra ithaa rĩmwe na nuthu, nĩguo gũkorwo ngĩthondeka na kũmĩhumba wega.

Kwa ihinda rĩrĩ thimiti ũmwe ũkoretwo ũkiuma, kana ũkoretwo ũgĩkinyia mbeca itanyihĩire magana matandatũ ma mĩrongo ĩtano. Thimiti ũrĩa mwega kana thimiti ĩrĩa njega makĩria ĩrĩa ũngĩenda gũkorwo ũkĩhũthĩra hĩndĩ ya gwaka nĩ thimiti ĩthondeketwo kana ĩkarutwo nĩ kĩganda kĩretwo Simba.

Maũndũ marĩa matũmaga tũige indo cia kũruga thĩinĩ handũ hatarĩ na ũgwati wa kũhũthĩrwo nĩ hamwe na; indo cia kũruga itikagĩe gĩko kana indo cia kũruga itikagĩe na handũ igũthũka. Maũndũ marĩa ma ũgitĩri twagĩrĩirwo nĩ kwĩmenyerera hĩndĩ ciothe nĩ gũkorwo tũgĩkũrana indo cia kũruga na indo icio ingĩ mwanya. Ũndũ ũngĩ nĩ gũkorwo tũkĩmenya harĩa tũkũiga indo cia kũruga ngũrani na harĩ indo ici ingĩ.

Irio iria cia cukari njega makĩria ,cingĩkorwo cikĩhe hinya mũthenya mũgima nĩ hamwe na, marigũ meru makimakimĩtwo makũhotithia mwana kũrĩa. Cia kerĩ ,nĩ, macungwa marengarengetwo tũcunjĩ tũnini makũhotithia mwana kũmarĩa. Wagatatũ ,nĩ mahembe marĩa matinangĩtio, kana mahembe marĩa meru makũhotithia ciana gũkorwo na hinya mũthenya mũgima. Wakana nĩ ngario nenganengetwo cia tondũ onacio nĩirĩ cukari ũngĩhotithia gũkorwo ũkĩhe hinya mwana mũthenya mũgima.